Too gimabiro e pacha tok nenogini, mae en popo, en kipoyo tie achiel mochiek, to ga achiel ma pok ochiek, to gimabiro e pacha en ni poponi ober kendo okonyo e rego chiemo kendo gin achiel kuom olembe ma kichamo to tuoche mange'ny ok nyal yudi, kendo poponi kopogre gi ber ma okelo e ngi'mawa inyalo use kendo japur yudo pesa.

Mae en tich mar pitho alot mar spinach, ee anyalo puonjo nga'to ee tiyo tijjni eyo machalo kama, mokuongo anyalo nyiseni mondo omany ogunde matindo, manyalo romo kilo prariyo gi abich, ogundegi onego onga'dgi e diere, kendo kohonge go gunia to onyalo kawo kubni bende onga'do nus, kosenga'do to step marariyo to oloso okawo lowo to ohole kubnigi, koseholo low toweyo low en low mochungi ma kidi kata achiel onge' korkokawa kothi topitho, to nyaka oholne pi pile ka pile ma nyaka gichop kama inyalo chamgie.

Tich mar kano chamni kata purni, oselokore e aluworawa e yo machalo kama, chon ji ne puro puro manyachon, kendo yutone oknyalo bedo maber, nga'to oknyal yudo ngunde mange'ny kamae, to kata yo mane ikano go cham kane osewuok e puothe , ne opogore, chon nigero gima iluongo ni dero mane igero e laro , mano emanikane cham, ogunde ne pok owuok, to mos mos ee ogunde nobiro kendo ogunde mane obiro ne gin gunde ma kanikane cham to ok buth ahinya ee thuth nenyalo donje, to samawauoyeni ogunde nitie ma higi nigi jwala ma kikane cham to thuth ok donji kataka thuth oyudre to jwalano thunge' ma otho.

Eee gini yudore matin e aluorawa, iluonge' ni alot mar apoth, itiyo kode kaka alot kaka chiemo, kendo e jok manigi maonge' remo ee kotede to okelo remo, ne okelo remo e del kendo inyalo use bei itero e chiro ee.

Gimatimore kae, en ni nga'to oketo kit kendo adek, kaeto omoko mach kendo ochwako chiemo, kendo oketo pi mar tedo kuon nikech mogo kachiel gi oluthkuon midwalo go mogo ni piny kanyo, koro orito mondo pi owal mondo oted kuon.

Mae en tich mar mjengo', kendo nga'to thiro wheelbarrow ka thiomogo gige mage tich, tijni ober ahinya, omiyo rawere rowere matindo bedo gi gino ma ginyalo timo, magengo' pachgi ee thi paro timo timbe maricho mag mecho, tijni ober ahinya nikech omiyo ji pesa kendo e aluorawa tich mar gedo kata mjengo'ni kithie to ichuloji odiochieng' ka odiochieng' pesa ma oktinne siling' mia a abich, pesani ber nyalo nyako konyo gerogo ngi'ma vijende.

Mae tich mar kworo oduma ka igolo gigo mamiyo oduma bedo molil, kendo oduma bedo yore. Wan e gweng'wa, olos gino machalo gi mashin. En bau ma o iye okete sing'enge matindotindo ma oduma ok nyal kale. Koro oduma iolo kanyo ti iyieko. Samoyieke to yugi te te te te ma ni ei oduma wuok ebwo sing'enge no ka oduma ema dong' ewi sing'enge no. Jomoko bende kao okapu, kao odheru to giketeoduma to gikworo ka gikudho gi dhog gi to yugi wuok. To oduma dong' kanie i odheru kanyo.

Oh anyalo puonjo ng'ato kaka onegotim tich mar pur ni e yo machalo kama. Mokwongo nyaka olos puodho, obete, ochok yugi owang'. Tok wang'e topur, kosepuro toweye kuom ndalo matin kasto ochak oyore. To samoyore ni, onego oyud ka osekawo kodhi. Kodhi osepidho kendo orito mana ready mar gologi kamopidhgi no. Ka iketogie ei kama opurono. Kendo japur anyalo ng'ise ni onego okuny pi ma ka chieng' owuok tonyalo olone alode gi. Tijni ber ahinya nikech seche makoro alod oseikre, to omiyoji pesa kendo oloko ngimawa.

Ah, gimatimore kae en ni japur e opidho rabuon. Kendo rabuonde nosenyak ma ochopo sama koro ogolo rabuon e puodho. Ng'atni okunyo rabuonde, kedno odhi lokogi chiemo.